Ũrĩa ũroka ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũũ nĩatĩ andũ ngũrani ngũrani, mokĩte hamwe, makahũthĩra mbeca ciao, nĩguo makorwo makĩrorera mũinĩ, akĩina nyĩmbo ciake, namakorwo magĩca magĩcanjamũra, na maine ndaci.

Maya nĩ macabĩki ma cabana, to ĩno nĩ timu ya mũbira ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa kaũntĩinĩ ya gĩthii na nĩtũrona aya nĩ arũmĩrĩri a mũbira ũcio, na marakorwo magĩkenerera ũhotani wa timu ĩyo.

Aya nĩ arutwo me kĩrathi, na nĩ ndĩrona nĩ kĩgeranio mareka, na ningĩ nĩmekĩrĩte nĩ mahumbĩkĩte kanua kao na maniũrũ. Ũndũ wa mbere nĩatĩ, thikũ-ici andũ matirathiĩ thukuru mahumbĩrĩte kanua na maniũrũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩno nĩ ĩrĩa kwarĩ na Covid. Koguo thikũ ici andũ nimatigĩte kwĩhumbĩra maniũrũ na kanua. Na nyingĩ thikũ-ici gĩthomo, nigĩkoretwo gĩkĩrĩire mũno ũhoro wa kũhũthĩra kompyuta, na nyingĩ kĩgeranio no gĩkorwo gĩgĩkwo kũhetũkĩra nenda.